Kore embaiki inchilingini mia nabo, meetoki kidung'i pii. Kore ebaiki nchilingini ip imiet, nikidung'i inchilingini saba. Kore ang'asu ip imiet o obo metabaiki enkalifu, nekidung'i tomon o okuni. Kore eng'asu enkalifu nabo o enchilingi nabo, metabaiki enkalifu nabo o ip imiet, nekidung'i tikitam o okuni. Kore naabaya inkalifuni are o ip imiet, nikidung'i osom o okuni. Kore naabaya inkalifu uni o ip imiet, nikidung'i onom o okuni.

siai eunoto oonkitunguuni nagira alo dukuya tene, yiolo tenkop ang' naa keesi ena siai amu kesupati inkulukuon netii sii enkare keyieu ena siai metaa keetae ilaasak lorkasi tolchamba. Niyieu sii fertilizer, neyieu sii ewueji naunishoreki.